Ka pokanene kamoramora mantiere kata aluora ma ae kang'iye maber to pok aneno gimachalo kama. Ok ang'eyo ni dobed buya kata dobed ang'o, topok anene. Atemo ng'iye maber tokang'eyo ni en ang'o ,dok oka dange tije nikech pok anene e aluora ma aye kamano

Ki kang'iyo maber kae ng'ato nyaka bed gi tung' .Kopogre gi tung nyakao los ogute maber mokete wiye kenodo inyalo tii kae gi yie dhok ,kata inyalo tii gi mar rombo ,kati nyalo tii gi kondo gweno mondo olos ogudu mikete wich no. Kopogre gi mano ng'ato be nyaka wichre maber kaka jalni owichore ma kae ni. To gik miwichruok go gi maseche emauso gi .Koro ng'ato nyalo nyiewo mano mondo otii go .Kopogore gi mano ngato be nyaka nge niya en nyasi mane mati matimore mondo olosre maber kendo otwere maber.

Kang'iyo ka gima kwongo paro en chak .To jal mokulore kae ni nyiedho taneno ka ntie diel maduong' ma min matin madhoth. Koro kae nyalo bet ni jal ni onyiedho mondo odhi olos chai. Kopogore gi loso chai inyalo los cha apuoya . Tinyalo bende us us chag ni kopogre gi mano bende inyalo los kode moo mitedo go, tinyalo use bende ne joma dwaro mondo otii kode e yore mopogore opogore . Gimachielo ma kendo kang'iyo ka taparo en kaka yudo chiemo mimiyo diek kata kaka kwayo diek tek ,nikech diek sama ikwayo gi to gihero ng'wech kabisa kata yudo ne gi chiemo diek ma gred, iyud ni loso ne gi chiemo ok yot ahinya. Koro seche moko weche nyalo ga bedo matek kata iyudo ka itweyo gi oko kacha cha to ginyalo ga chodo kendo ginyalo wuotho kabisa . Seche moko bende ginyalo ga dwanyre gi tol miyud ka moro odere kata koro ochiegni chopo

Gimatimore ka ohero timore e pinje mag joma kwayo thok mange'ny kaka maseche, to itiyoga gi asere ichuoyogo ngu't dhiang' mondo ogol remo, to remono en remo ma itiyogo, inyalo mathe kendo inyalo tede tinyalo ti kode e yore moko bende mange'ny mag kigweng', kia anyuala e yi kamoro ka kamoro ma nga'to yae, koro mano e gimatimore kae, nikech nitie nga'ma otingo' asere kendo oseyweye aneno ka en mar gogo ngu't dheni mondo remono ochwer kendo mondo okete.

Nitiere jal ma oitho wi yath, to e wi yath kae, nitiere bede yathni mosegol, nyisoni otemo loso puotho, to sama olose togolo tipo moumo wi puotho, itimi kamano mondo kosepur ma olos puotho ma opith cham to gibedo gi nyalo mar yudo chieng' maber, too kochopo kinde machalo kamano, to giloso chiembgi makare, kendo kata kingi'yogi kaka gidongo' gidongo' gi ngi'ma ma othi maber, emomiyo itimo kamano, to jalni bende otingo' beti kae e kaka anene, kendo emakonye mar timo tich motimo kae ni, kopogore gi mano, e sechemoko be inga'doga bede yien kata inga'do yien tee mondo yoo olos nafas minyalo pur kendo ma cham nyalo donge' maonge' gimoro amora ma ochungogi kata mo

Joma aneno ka nie kai gi, gichung' ne kambi ni to kambi ni keyo ga chiemo ma owuok kuom e ring'o mar dhok e ring'o mar dhiang' gija us tong' bende tong' mar gweno ,kata gi mag lee mamoko manyuolo tong' michamo. To joma ni kae gi ei magi to joma bende aparo aseneno gi e piny Kenya ka gin joma chung' ochung' ne kambi ni kendo gitiyo e apisi mag kuonde mopogre opogre, kendo gitelo ne kambi ni e ekeyo chiemo e ne joma bende oyawo dukni mag yudo chiemo ma giuso ne jomamoko koa e kambi ni. Iyudo ni kisuo ring'o mar gweno ring'o mar dhok gi gigo molosi bende kotigi ringo go to tong' bende giuso. Tiyudo ni ntie jomochung' ne kambi ni kuonde mopogre opogre e kenya ka kendo e bombe mopogre opogre madongo kod matindo.

Kida puonj nga'to tijni, jalno nyaka bed gi dwaro ma nge'yo kaka itime, mokuongo' en loso loho to kangi'yo kae jal mane oloso ka nokuongo' oloso loni maber kendo nokunye kathi piny matin, to kosekunye gimatimore kowuok kanyo en ni imanyo pi tiyole lowo, too nga'ma loso lono kawo kothi mar cham toketo oholo e wi loni to ohumo gi lowo tiweye obutho kuom kinde moko ma gimopithi chak wuok to iholonegiga pi mos mos mos mos nyaka ondongi mochop kuma koro iputhe, nitiere ma iputho ma ithi pitho kumachielo to nitiere ma iputho to ithi tigo kamano ee.

Gimotang' ka en bul to ilose kowuok kuom pien, onyalo bet pien mar dhiang' onyalo bet mar rombo kata mar diel kata mag lee mamoko . To mondo oyud pienno , nyaka bed ni ntiere chiayo moro moyang' , eka ikawo piene timoyo kuom kinde nyalo kawo juma achiel kikete akata mondo obed motwo timanyo jal mong'eyo lose to bed kode piny maber to chako koro ,lose kaluwore gi kaka idwaro nowuogi. Idwaro bed moluorore mobet machalo nade koro obeda beda kode piny tolose e yor no. Kendo kosetiek kanyo tichaki moye , bang'e to imure emach imiyo ng'ama koro nyalo goye teme ane kakochalo .Kosetim kamano mowinjo nonyalo golo gimidwaro , eka kor inyalo use kata inyalo dhi kode e tich.

Kang'iyo ka gimaneno mokwongo en nyalo ma ng'ato nyalo bedo go mar dhi e mbui to ka ng'ato osedhi e mbui tinyalo tim weche mang'eny. Aparo ni ng'ato nyalo somo kendo nyalo tiegore e mbui .Kopogre gi mano ng'ato nyalo fwambo kendo nyalo keyo weche mang'eny e mbui e to ng'ato be nyalo timo tudruok gi jomamoko e pinje maoko, e piny kenya ka kata e yore mopogre opogore .To gimachak aneno ka bed mondo ngato obed gi yoo modonjo go e mbui nyako tii kod omwom. To gino motang' ka mokwongo ni nyaka tii kdo omwom kinyiewe. To kinyiewe to odwaro nobed bende e stima. Manyiso ni ok nyal tii kode kuma sitima onge . Kasitima ok oyudore to nyiso ni ng'ato ok nyal dhi e mbui kokadho kuom gino motang' kaeni endi.

Kae nitiere nya diel matuo to onego many ne thieth. E dhoge nitiere kaka tuo moro omako ka nyaka e ume to en kod rem ,king'iye maber to kata wuotho ok wouothi kendo oninda ninda. To nego omany kaka inyalo rese mondo obed gi ngima maber kendo obed ni gi nyalo mar chiemo nyaka nikech kako chalo ni ok onyal timo gimoramora. Ok onyal kata modho pii keneo onge gimanyalo dhi e dhoge michamo nikech ntie adhola momako ume kod dhoge. Koro inyalo many ne jathieth manyalo reso ngimane kendo mondo odog e ngimane ma kare kendo kata ka ng'ato ong'iye to nyalo wacho nyalo bedo gi dwaro mar kawe .To kako chalo ni ng'ato ok nyal gombo mar nyiewo tonyalo dok wuon go nyalo kawe kendo dok kode ot kendo.

Kae en od uso gik mopogore opogore. Aneno ka jomochung' ka gin jo uso. Kendo gitang'o gik manitie e yi odni. Kendo ka ang'iyo kata tok gi, taneno gik mondik mopogore opogore. Kendo gik magiuso bende nitiere. To odni kaka ondik nyinge kae ni oyudore e bombe mopogore opogore e piny Kenya ka. Kibiro Nairobi, ibiro yude mang'eny. Kidhi Kisumo entiere kata piny Nakuru bende entiere.

Kich chamo moo ma negise loso e kinde mokadho. Koro jatimore ga kagisetieko loso moo mobedo makare, to gin bende gichamo manitie kendo gikonyore godo e i. Koro ema otang' kae kod sani.

Nitiere chiayo manitie kae. Dhiang' koyang' to jinigi ring'o minyalo cham kendo jii bedo gi ngima maber chak bende konyiedh kuom dheni to miyo jii bedo gi nyalo mar madho chai kata, chano inyalo los kode apuoya, inyalo los kode moo nitedo godo. Nitiere gweno moro bende piny kanyo ma koyang' tinyalo tedi ma jii chiem kendo ka jii chiemo to jii bedo gi ngima maber kendo pod e jii bedo kod mor, kouse iyudo pesa minyalo nyiew go weche gik mang'eny. Be e dhiang' bende kousi inyalo chul go ne nyathi moro pes sikul e . To inyalo bende nyiewo kode chiemo mondo ngima obed makare kanitiere koso moramora e dala.

Otang' jolupo man e chuny nam. To gitiyo kod ngai mondo gikwang' yie. Kisudi ka gi dhi. Nyalo bed ni gidhi gow kata gidhi chiko gi luwa mondo omak rech. To kosemako rech to kendo ang' gikwang' akwang'a kendo kagidok e dho nam mondo gigol magiseyudo e odichieng' no.

Ahero bel mar siredo nikech en koti kode to kuone ok jabedo matek ahinya kata makwar ahinya, nikech koti gi ntie moro miluongo nochuti. Ochuti ntie kaka kuone wuok ga makwar ahinya kokoti kod oduma komed go . Koremomiyo ok ahero mar ochuti .To seredo kata ka ng'ato oyudo oduma mang'eny katoyudo mana matin tiyudo ni moke wuoke mabit rabuor rabuor matin manyalo manyalo chamore . To bende ok opek ahinya manyalo miyo ng'ato bedo gi tich matek kata ka dhi oko. Mar ochuti kocham to nyalo miyo ng'ato nyalo bedo gi tich mok yot ahinya e kinde mag konyruok e ute mag konyruok mag golo minyaga. Kore emomiyo ok anyal yiero mar ochuti.

Tich mani kae en pur. To en loso puodho to ilose kokadho kuom beto ko koyugno ipure . Inyalo bedo gi dhiang' lwedo kata tinga. To kosetim kamano tiomo kodhi tipidho, bang'e no kosewuok maber moromo kaminyalo doye idoye mokwongo irito bang' kinde ichaki nuoye. Inyalo nuoye kendo mar adek mondo obed ka oonge buya . Kosetim kamano, koikore kori nyalo ng'ade koseng'ade timoye otuo to bang'e no koro inyalo dine tikwore. Igolo maricho timoye, inyalo koro ole gundni mikane mirego binyalo regi tiuso be.

Mokuongo' imanyo kothi, titongo' matindi tindo, bange'no iluwe kod puro puotho, kosetim kamano tigo buche, ma ikete kothego tiumo kad low, tiweyo oti owuok ewi malo malo mo bet kama inyalo doye, bangeno itimone doyo, to imiye kinde odongo' odongo' to ichaki inwoye , inyalo nwoye kamano kata didek, to bange'no iweye, iweye e puotho mobedi mobedi mo makata koro onyalo kokunye to inyalo yudi minyalo cham kaka motangepicha ka magimoikore minyalo tedi koro tinyalo usi tinyalo tedi bende.

Mokwongo ji ariyogi tiyo kuom kwe, to kuma kwe nitie nyaka ji bed mamor. Kopogre kod mano, nitiere rabuon mikunyo ka. Manyiso ni chiemo nitie to kolos maber modhi otedi to onge nindo kech. Kopogre kod mano bende inyalo use mayud kode omuom minyalo ng'iewgo gik mopogore opogore kata madibed ni joma tiyokagi ongego kata dobed mana mogo to pod ginyalo nyieogo kata obed mana sukar, majan ginyalo nyieogo to ginyalo tiyo kod siling'no bende yore mopogore opogore inyalo chulgo gowi majogo nyalo bedo ni nitiere godo, to ginyalo bende chako medo purogo puodho moko bende magiket rabuon moko mawuog maber to koro gibedo joma osiko kanigi chiemo kendo dala maonge kech.

Kinde moko newathi golo ngugu, e puotho, to nachamo mange'ny manumu to bange', ne okangeyo ni kara newathichamo omena koro nayudo ka njuguno nomiyo hiya nokaya kendo nadiewora mange'ny kabisa omiyo nyaka gi sani okahero chamo motang' kaeni adwani achamo ma mochiel, moboki kata motuo mondo kik abed gi tich matek.

Ka aneno kae to aparo jokwath ma wuotho ko ohaye e piny ka piny, ka gimanyone thogi chiemo kendo pi maginyalo motho, machal kaka jomasai, nitiere fulani mawuok e piny Nigeria, emanenoka gin ema gijagero ute machal kama ma kagiwuok kamoro to gimuko, kendo ka gisudo kumachielo to giloso mopogore gi maneni nitie kuma negiyae.

En kod nengo' e aluora ma ahaye, nikech ka ngato oyudo okumba mar thieth motang' kae ni to obedo gi yo mayot mar yudo thieth kamoro amora ma ithietho thano, ee osiptal madongo' dongo' kata matindo to kagini onge' to nyaka nga'to bed gi pesa, kendo nga'to nyaka bed gi omuom mondo othi od thieth mora mora, to sama osebet gi okumba mar thiethni to konye inyalo thiethe kuonde ma opogore opogore, ema omiyo nyaka nga'ta nga'ta bende omany yo ma onyalo yudogo okumba mar thiethni.

Inyisowa japuonj, manie klass opuonjo nyiithindo, kendo onyisogi kaka gitimo to nyithindogie kata jopuonjre, timo kaka otimo, kendo aneno ka gimor kabisa, nikech gitimo kanyakla kendo gipuonjre kanyakla, gitimo kaka japunjo nyisogi nyiso mor kendo winjo gima japuonj wacho.

Gimikuong itimo ,ipuro puodho manyalo bedo ni kosebete mobedo maler tipure maler kabisa , timanyo kodhi tipidho, idoyo ka gisetii tiwiro . Bang'e no koseikore maber , njugu isinjo timoyo to two kata inyalo boke kapod onumu kata use kapod onumu ne joma dhi use kamano . Oduma bende idoyo irito , iwiro bet mochiek .Inyalo boke inyalo bule kopogre gi mano irito obedo motwo e tisuse , imoye . Kosetim kamano ti to iole gunia ikano mirego irego. Inyalo use bende ne joma dwaro kata inyalo chwak nyoyo.

Kindena mokwongo mane ang'wedo alot ne atimo marach ma moko nowang'. Aeto kopogore gi mano bende moko nokawo kinde mang'eny kapok oloth kendo nikech notur gi marach. Koro napuonjora ni nitie kaka onengo bed ni ing'eweto mondo alot bang'e no nyalo loth kendo chak yud migolo kuome kendo. Koro mano e gima ne afwenyo eng'weto na mokwongo. To ne afwenyo bende ni nitiere kaka kinde ma alot onego bed ni kaw ka pok ongwed kendo. Nikech ok inyal dhie puodho kawuono kendo kiny kendo chieng' maluwe no kidhi kaw mana kamoro achiel. Koro nyaka miye kinde moromo mondo gik moko odhi makare to lodh maber.

Mondo otungu kik kethre, inyalo ole dier ot kama onge ng'ich kamoro motwo maber, kata ikete gunde ma onge ng'ich moramora, tok lo ok twe, gunde manigi nafas mayamo kudho go . Inyalo twegi e gik manigi jwendni man gi obok obwok matindo tindo mayamo donjogo to koro miyo ok gitow . Tinyalo mogi bende kuma chieng' nitie mondo giyud muya makare kendo yamo okwa okwadh gi

Jal moro ng'weto ka e gimatimore ka kendo onyalo bedo nodhi tedo kata samoro en jauso.

Kae ng'ata ng'ata kata japur moramora mane dwa timo tijni nyaka ng'e kaki puro nyanya. To nyako bed gi puodho kendo nyako bed gi kodhi gi gik olo pii ma ka onge to ok onyal timo tijni kendo kopogore gi mano yath migoyo e nyanya mondo kik kutni cham

E kuonde ma aae kata e gweng' , iweyo ga yien olo mok oket maua maber toloso mawembe mabed makare mategno, to bet mochiek .Bang'e no ipono jii chamo kata inyalo dhi us moko bende ka ginge'ny ahinya.

Otang'nwa kaka igolo apoyo kamoketo kodhi to idhi ipure ikete kamo ipidhe mobed modongo makare madoye mochop nyaka koro onyalo golo olemo tipono. Koro japur kaye ng'iyo kaka olemo owuok orito mondo oikre obed gi nyalo mar pono.

An mana yudo mokwongo napoko mane oko chiek maber namuodo, kendo mochiek maber nachama chama. Moko be ntie mana uso gande

Kopiag pala to ng'ato bedo gi tich mayot samo ong'eto to japieko ni ka dibed ni en jal matime kaka tich otimo ne jomamoko en bende oyude omwom moro monyalo konyore go. To jomolos ne gi pala bedo gi yot sama ging'eto e kuonde gi mag tich.

Kae itego rabolo mondo obede e kama ber mondo kata ka obedo motegno tochung' maber mok onya lwar kata gimoro ok nyal mule mapiny ma okethre kapok otegno maber

Mantiere ka en japur ma go yath ne ne yien mago olemo mar abakado egimotimo ka . To itimo ga kamano mondo ogol kute minyalo bedo machiegni kata manyalo chando ngima olemo e kinde mabiro kata e kinde no.

Aneno afwoto maka ousi tiyudo pesa kata omwom minyalo chulgo gowi. Inyalo nyiew go chiemo mamoko. To bende inyalo chame e dala ma ji bed gi ngima makare.

Gitimo kamano kokadho kuom chudo ma pile pile. Ka ng'ato okaw hola to giwinjore gi jal machiwo nobiro chulo kuom ndalo abich. To ndalo abich go ibiro pog mokawono mar odiochieng' ka odiochieng' to chulo pile ka pile mondo koro odiochieng' mar abich to yudo kotieko te.

E gweng' kuma a ae aneno ga inyalo ng'ade tichame. Iuse e chirni mang'eny mang'eny tipoge. King'iyo kata e chirni madongo ti dhi kata Markiti kata kidhi Mudhurwa. Kata mana e gwenge ma dala. Ti dok ing'ade matindo tindo mag siling apar, pireo ariyo tichame kamano. Nitiere bende kembni maloso kode gigo mimadho. Koro kamano e kaka itiyokode.

Kang'iyo ka taneno kenda paro puonjruok mag yore mag omwom . Kaluwore gi bengi aneno kondik nying mar bengi mora chiel matiyo e piny kenya ka. Koraparo mano omwom gi kaki nyalo tii kode e yore maber e gima timore kae.

Mang'eyo ka en achiel kuom jotend bengi madongo e piny Kenya ka, to mogoye picha ka iluongo ni patrick Njoroge.

Ka aneno ka to aparo mana kaka piny Kenya nyalo tieko hola ma gitimo. Mokadho kuom migepe mang'eny e piny ka. Kendo kaka weche mad usiru inyalo losi mondo pesa michoko kokadho kuom usuru koa kuom jopiny oti maber.

Kaneno ka to aparo kar jot. Kar nindo mar nyithi sikul. E sikunde mopogore opogore. Kitendni otendni mani kae gi gin mar nindo mag nyithi sikul. Emaneno ka to aparo kendo ang'iyo kaka e odni ok oket gik moko makare. Nyiso ni ler ok otim makare. Kendo ninyalo losie wecho go kendo gibed makare.

Kae ntie kaka tiyo gi mbui ok ket gik moko keto keto jii bedo e ngima mok kare . Kendo nitiere joma tiyo gi mbui marach emotang' kae e piny kenya ka. Otang' e yoo mopogre opogore e wi miya kaka jo mangeny ok tii gi mbui maber. To wa nyiso ni ntie dwaro mar puonjo jopiny kaka inyalo tii gi mbui e yoo makare mondo kik ngima jomoko bed e yoo kata kuonde moko mok beyo

Aparo kaka ji nyalo tiyo gi pesa maber ma giyudo e kinde ka kinde mondo ngima gi obed kamaber kabisa kendo ma gidwaro.

E jopuonj ok nyal tiyo gi lony e klas kokadho kuom gigo madwaro neno. Nikech muofni gin jomok nen. Koro gima nyalo konyo ka en tiyo gi yore mag lony magolo gik minyalo winji maber moloyo gik mok nyal winji to kokadho kopogore kod mano bende inyalo ti gi gigo minyalo mul mag lony mondo nyithindo ma muofni bende obed gi nyalo mar somo maber.

Lokruok osebedo nikech chien kanyo neyudore ni mpesa kata golo pesa kokadho kuom safarikom , nitiyo go ahinya .To bang'e kambi manyien mar airtel bende nobiro mochako miyo jii yot mar tiyo gi mar mar bedo gi nyalo mar golo pesa kokadho kuomgi gin bende. Koro gisani nitiere kaka kembni ariyo gi safarikom airtel bende ,gitemo mondo gin bende giyud joma nyalo golo pesa kuom gi koro o chiro ok ne mana mar safarikom kende kaka chon.

Jalno matimo tijni en kotieko tinyalo miye chudo kokadho kuom ng'eyoma en go momiyo jomoko bende .To joma nika gin be ka giya ka giya ka gi ng'eyo to ginyalo puonjo jomamoko to ka gisepuonjo jo ka gisetimo kamano to jii bedo gi rieko mar timo ohala kendo kata kata keto pes gi kuonde manyalo nyuolore makare

Ok kamano. E apasi mar kaonti ok yude oboke go. Oboke go inyalo yud mana koa e Huduma Center kata opisi mamoko mad sirikal mopogore gi mar kaonti. Kata ng'ato nyalo timo gi e mbui to dhi igolone e ute mad mbui.